Ici nĩ ndawa, iria cihũragwo mũmera wa mũthemba wa nyanya na ĩno nĩ mbombo, ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩtukanĩrio ndawa ici, na ĩkoragwo ĩgĩkĩrwo ithimi itiganĩte cia ndawa ici cia mĩthemba ĩno ĩtatũ itiganĩte nĩgetha gũkorwo mũmera wa nyanya gũkura ũtarĩ na ũtegũthũka.

Gĩkĩ nĩ gĩthomo kĩrĩa kĩheagũo arĩmi matiganĩte nĩgetha gũkamahotithia kũmenya ũria ũrĩmi ũcenjetie na, thikũ ici andũ makoretwo magĩkorwo na ikũndi ciaa cia ũrĩmi irĩa makoragwo magĩthomithio na njĩra ya ng'enda-inĩ.

Ici nĩ mbegũ cia waru, irĩa ikoragwo cikĩigwo nĩ arĩmi nĩgetha igakorwo ikĩhandwo kimera gĩkĩ gĩũkĩte. Nĩgetha gũtigĩrĩra mũrĩmi hĩndĩ ĩrĩa arĩkia kũgetha nĩatigwo na mbegũ cia kũhanda kĩmera kĩũ kĩngĩ.

Ũũ nĩ ũhandi wa marigũ, ũrĩa ũkoragwo ũkĩhando nĩ mũrĩmi, na njĩra, ĩrĩa ĩbacĩrĩirũo, na njĩra ya gũtigithũkania marima ma kũhanda, na oho, agakorũo agĩrigi agĩtigithũkania, ũhandi wa, marigũ, na, njira, ĩrĩa yagĩrĩire.

Nĩ hotete kũigithia na njĩra ya kũgũra mũgũnda. Mũgũnda nĩ ũhotithagia gũkorwo ngĩiga mbia ciakwa, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ngakorwo ngĩwendia, ngakorwo ngĩwendia na mbeca nyingĩ. Banjeti ĩhotithagia gũkorwo, ngĩkorwo na ũigĩrĩriki hĩndĩ ĩrĩa ngĩhũthĩra mbia ciakwa, na oho nĩ ĩndeithagia ngahota kũiga kĩgĩna o mweri o mweri.

Ũhoro wa gũkorwo ngĩkorwo ngĩhanda mbegũ irĩa itakinyanĩire ikĩro, irĩa ikoragwo cikĩhe magetha manini na oho hĩndĩ ĩrĩa ngũkorwo rĩngĩ ndĩna magetha magĩrĩire nĩngoragũo maita maingĩ kana rĩmwe na rĩmwe ngĩaga thoko ya gũtwara indo ici indo ici, na oho hĩndĩ ĩrĩa ngũhanda macigo matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩgũkoragwo kwĩna ũritũ wa kũmĩria indo ta warũ gũkũ barabara-inĩ nĩ ũndũ wa ũthũkũ wa bara. Arĩmi nĩ magĩrĩirwo gũkorwo magĩthomithio mbegũ ĩrĩa njega ya kũhanda na oho magĩteithĩrĩrio nĩ thirikari gũkorwo magĩthondekerwo mabarabara ma kũmahotithia gũkinyithia irio, na oho arĩmi nĩ makorwo no makorwo makĩnyitana, nĩgetha makorwo magĩetha thoko njega ĩrĩa mangĩhota kwendia indo irĩa indo ciao na thogora ũrĩa wagĩrĩire.

Ndĩ ũmwe wa SACCOya Dimcase, na nĩ ĩhotithĩtie gũkorwo ngĩona ngombo na njĩra ya raithi, na oho ĩkahe ngombo ngahota kũrĩha na njoherera ya thĩ ũkĩringithania na bengi, na nĩ ĩhothĩtie gũkorwo ngĩkũria biacara yakwa na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire gũkũ bũrũri-inĩ.

Ũyũ nĩ ũhũthĩri wa ũtungata wa Airtel Money, ũrĩa ũhotithagia andũ gũkorwo makĩtũma mbia na kwamũkĩra mbia kumana na ũtungata ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ.

Nĩ hĩndĩ ĩrĩa ngũkorwo ngĩcemania na indo iria cikoragwo thoko, iria itakoragwo bangĩire ta nguo, ngahota gũcigũra icio nĩ ikoragwo ikĩhotithia gũthũkia banjeti yakwa.

Gũkũ bũrũri-inĩ, ĩno nĩ ciringi mũthemba wa koini, ĩrĩa yahũthĩkaga mahinda mahĩtũkũ, na ihinda rĩrĩ ndĩkoretwo ĩkĩhũthĩka.

Ũyũ nĩ mũtambo wa thirikari, ũrĩa wĩtagwo eCitizen, ũrĩa ũteithagia andũ a bũrũri wa Kenya gũkorwo makĩrĩhĩra motungata matiganĩte ta ma ũgima mwega wa mwĩrĩ, kũrĩha ũrĩhi wa maaĩ, ũrĩhi wa thitima kumana na mũtambo ũyũ.

Ingĩingĩra na njĩra ya kũingĩra mĩtambo-inĩ ya eCitizen, ũrĩa ũkoragwo na ũtungata ũyũ, ũrĩa ũhotithagia gũkorwo ngĩona motungata mothe marĩa maheanagwo nĩ thirikari gũkũ bũrũri-inĩ.

Ũyũ nĩ ũthundũri ũmwe wa thirikari ũrĩa wĩtagwo Ajira, ũrĩa ũhingũrĩtwo icigo itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, nĩgetha kũhotithia mbeũ njĩthĩ gũkorwo makĩ makĩheyo mawĩra na gũthũkũma na njĩra ya intaneti.

Ũbatiĩ gũkorwo ũthomeire, kothi, ya thitima, na ũbatiĩ gũkorwo, wĩ mwandĩkwo, wa rũhonge, rwa, thitima gũkũ bũrũri-inĩ, rũrĩa rwĩtagwo Kenya Power nĩgetha gwĩka ũndũ ũyũ, ningĩ, nĩ ũbatiĩ gũkorwo, na indo cia ũruti wa wĩra, ta iratũ ici cia, gũkorwo ũkĩhaica, thĩiniĩ wa mũtĩ ũyũ.

Ũyũ nĩ ũtungata wa thrikari wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka, ũrĩa ũhotithagia, rũhonge rũrũ gũkorwo, rũkĩandĩkithia andũ arĩa, andũ a gũikia kura thĩiniĩ wa bũrũri.

Ũyũ nĩ ũtungata wa thirikari, ũrĩa ũheanagwo nĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka , ũrĩa ũhotithagia kamĩtĩ ĩno gũkorwo ĩkĩandĩkithia aikia a kura harĩ icigo itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ .

Ngwĩciria aya nĩ andũ matũmĩtwo nĩ thirikari , mathiĩ mĩciĩ-in magĩtaragĩria ũhoro wa mũrimũ a corona , ũrĩa mangĩgitia na maũndũ marĩa mangĩĩka , okorwo ũmwe nĩ mamenya ena mũrimũ ũcio na maũndũ marĩa mokanagia na mũrimũ ũcio, ta hihi kũhiũha kwa mwĩrĩ a kũigwa mũndũ akĩnogerera na kũremwo nĩ kũhihia.